Eng yu komito ng'aniek che kakirong'chi barabaret, nganie chuto komokoi ii, kende barabaret tugul so kobit kokararanit, koi ngobunei garisiek ii ko makokwamansot.

Eng' pikchaini komi kamet nekinam lakwet akomito age nemi korutei lakwanoto toku kole kamani kokaimut lakwet sipitali nirutishei ko kanyoindet bo komonut mising' kemuti sipitali lakwet sikobit konyor kerichek tugul

Eng yu komi lakwet ne tononi eng tai nebo blackboard, eng blackboard inito, ko kikiser nambesiek che terter, mito nambet akenge, aeng akoi taman, u kele yutokyu kesirchini lagok cho to kotou konetikei. Bo kamanut mising kenet lakwet ii konai koit ii asi kobit akot tun tayai mungaret kongen ii koyai hesabuk.

Eng' yu komi lakokab sukul chemi koyoei test toku kole ichek koyoei test eng' tukche kitepto ak karatasit nemito olitepe ngaro ane pikchaini kobwotwo ng'alekab keyai test amun keyai test kotiemei ng'omnotetab lakwet

Eng' pikchaini komi lakok chemi koboishe laptopit botekei kora ak biich cheoen chetogu kole muuch ko mwalimuinik kwach ng'omnotet nekaiborgei eng' yu ko boishetab laptopinoto eng' lakochu

Eng' pikchaini komi biik chemi kouni metewek kwach bichuto kotoku kole kakaba korutochi wii kingobo tai ayoe ane boishoni ko ole kikawe arutochi komosta nekikure ng'abunat falls ole mito beek chebwoni chechang' cheu chuto

Eng' pikchaini kotoku kole mi biik chekakobelchigei voucher nebo equity equity ko benkit agenge ne nayat mising' eng' Kenya bichuto kukaibelchigei vochaini nebo national drama and film festivals ako kaibelchigei milionit tiptem ak muut

Eng yu komi lagok che somansot eng darasa, kora komi mwalimoiyot nemi koneti lagochuto, ngaro ane pikchait neu ni, kobwatwo ngalekab somanetab lagok ii, amu toku kole lagochuto kobo sukul nebo primary. Bo kamanut mising kemut lakwet sukuli asikobit konyorchikei ngamnotet.

Eng pikchaini komi amitwogik che kikituiyo che terter, mito bandek ii, akere pinsik, akere bendo ako mi akot karatiek. Yo imoche ichop tukuchuto itou iyoi tukuchuto koterter, itou iyoi bandek akoi koruryo, korok iyo pinsik eng dakikaisiek che machang akiyo kora bendo akoi korur, korok itonaton kitunguik ak nyanyek ak ikarangan ak inde tuguchoto tugul kekeiyo eng orit nebo kitunguik che kakoruryo ak nyanyek ak itesyi karatiekuk.

En pichaini komiten ele kigisir kele Carrefour. Carrefour ko kompunit ne kiodareni tuguk en online yon imoche ialen tuguk online ko imuch ialishen kompunishek che terter, cheu niton bo Carrefour anan ko Kilimall anan agot ko Jumia.

Eng' pikchaini komi chito nekeletyini sumek chichito kiletyini sumek ko kitebing'weny akotoni simenyu yo imoche ilechi chito konetkei tukche kiletitoi sumek ko ileini kwo sukul mi sukulit nekonu somanetab kenet tukche kiletitoi sumek

Eng' pikchaini komito biik chikipir pikchait bichutok ko kiilach ngoroik chepiriren akomi ole kikiser kele farmer's choice toku kole bichuto koyoei boishet eng' kampunit nito bo farmer's choice ngaro ane pikchaini konyo metinyu ng'alekab oldoishetab pendo farmer's choice ko kitoi kwoldoi pendo nebo nguruwe lakini kitun kotoi kwo akot kwalda akot pendoab kiyakik alak

Eng pikchaini ko toku kole kipir pikchait piikab kap chi amun toku lagok aengu ak sikikwach. Lagochuta kokelach ngoroik che kerker ak ko karibu kerker ak chebo kamet kora, kiit ne mile pich eng yu ko lagochu kokelachi ngoroik chemamito kiy barak.

Eng pichaini komii lookab sugul, lagochut komii kosomandos koboisien laptopit noton neiboru ng'omindo nekoiborge en yu, bokomonut missing konai lagok ng'alekab muswoknotet amun ii emet oletokyigei kotokyingee yuton bo muswoknote atkai tugul.

Amitwogik che togu eng pichaini ko viasik chekikiwai ak kepel eng mwaita nekigure chips. Kora komi pendo nebo ngokiet akomi sodek. Yo imoche iam amitwagichu iboishe umoit ak rotwet. Umoit itore chips ko rotwet itile pendop ngokchet akie sokeduk.

Chetogu eng pichaini ko chapatinik cho kikondoni. Chapatinichutok yo imoche ichop ipoi beek korok . Yekakalollio isutu akinde beechotok iteshi chumbik ak sukaruk, piik alak ko moindeni akot sukaru. Korok inde unga cheguk chepo chapatinik akitou ikandan ayun'. Ndekakorok, itou imelmel akinde maat inde panit.

Eng' pikchaini komi chito nemi kokwonyei kimiyet inendet koboishe unga chebunu kampunit kimyet ko omitwok cheboishe biik chechang' eng' emetab Kenya ako kikowalak eng' kasarta nebo raini tukche kechoptoi kimiyet amun ki atkinye keny keboishe kwenik lakini eng' kasarta nebo ra kokiboishe biik kii akot nekikure gas cooker

Eng yutokyu kotogu viasik, ako mito kora maganget nemi kotuatue chito viasichutok. Viasichutok kotogu kole kakeyo atkoruryo. Michichi kotuatui viasik, much komochei kochop chichi tukun chekigure mokimo.

Eng' pikchaini komito kechobei tukuk chekikure bajia bajia yo imoche ichop itou iwoe viasik korok iyoo viasichoto amekany korurio dekeitilatil viasichoto itou inde sapuriet anyun mwaita akinde viasichoto kekeiyoo

Nitoku eng' pikchaini ko njiriot nekakechop kakichop eng' oret nekikure wet fry yo imoche ichop njiriot ko uit nito itou iibe njiriot nekakepel akitilatil kitunguik ak nyanyek inde maat ichop akoi korurio korok iibu njiriot kei inde sapurionoto mi kitunguik ak nyanyek korok inde korur kidogo akisutu inde saning'ung' akitilotilji anyun tukuchu kile dania barak

Chutokchu kakichop engyu kegure indomi. Yo imache ichop indomi ipoi beek eng kilasit agenge akinde indomi chotok akoi kobek beekchotok. Ndekakopek beek isutu akitou itilatil kitunguik ak nyanyeguk akitou isus. Yo iame iame umoit.

Bichu mi pikchaini komi kobirei beek alak koboishe tukuk chetoreti kotebe beek barak chekikure floaters ko olak kobirei beek komaboishe tukuchoton uu kele ngen check kobir beek ane koachome mising' boishonito amun ki tuun abir beek komatinye floater achut beek orit akoi nyikesorwo

Eng' biik chemi kotyensot chuto kolochi ngoroik chekergei uu kele mi ichek tumdo nekikuren eng' kokwenyo koito komito kocham kelochi ngoroik chekergei akeboiboichini mising' ketiyensot

Eng' pikchaini komi lakokab sukul chemengech akomi kora chito netononi netoku kole mwalimuyotab lakochuto lakochuto komi koboishe laptopit somone ichek laptopit eng' sukuling'wai uu kele kikoit muswong'natet eng' ng'alekab somanet akobo komonut mising' konyorchigei chito ng'alekab muswong'natet amun eng' emet nekibendi nguni ko ng'alek chechang' keyoe muswong'natet